Ore entoki nagira aasa tene naa entomononi natakedo olchani adung pi, amut petumoki olchani atubulu aaku kiti. Ebaiki netamorua apa ele shani , neeku ketakedo entomoni olchani petumoki atudungo, petumoki atubulu anake.

Ore entoki nalotu indamunot tenidol enapisha naa eramatare ontare, entomoni nagira airrugo alep enkine onakita orkuo, tenidol nelotu endamunoto ontare aa nkineji, eramatare nalotu indamunot tenidol enatoki.

Ore entoki nagira asa tene naa ilpayiani oibugita enkiteg ilpayiani okuni nemetii obo ogira angor enkiteg egirae aangoru ena kiteng osarge pee etumokini aatook osarge iji oshi ikoni tenengori inkishu pee etumokini aishoo iltunganaka osarge loonkishu. Ore apa tolmaasae naa inaramatare ama eeta ilmaasae enkiteng ibungi nengori ina pee idol ajo ibungitaa oltungani enkawuo oolgoret pee etumoki atangoro netii iloibungita inkishu.

Ore eninko tenisum iltungana ena siai naa ngas aipotu iltungana arik ewueji netasieki ena siai, aa irik nilo autaki enikoni teneuni edaa aikoji aikunaki nejia nilo metodua angas faida nitodol ilnganayio leina siai, naa nitoki si aliki ilnganayio leina siai, niutaki enikoni niliki faida ina siai, inakata etumoki iltungana aibunga tenedol ilnganayio leina siai.

Ore ena naa orkuo oya enkutuk naa emoyian oontare naji shamsham. Ore pee idol entoki namuoi aikoji naa kifaa ningas amishir ilo kuo oya enkutuk. Pee itumoki aela te ilata enkima pee itanana lelo bolot, ore ena naa emoyian oo ntare najing sanasana kineji naa ninye eji shamsham naa ore pee idol nifaa nisieki arem ntare olchani onare aashu mishir orkuo oya ekutuk amishir ekutuk.

Ore kuna tokitin naa tokitin naitumia irkokoyo egira aitudupaa orkuaak lenye, anaa orgita ashu ena nkae toki naa tenkop orkokoyo ake etumi tinikop ake etumi kuna tokitin, irkokoyo oitobir kuna tokitin tokitin orkuaak lenye.

Ore entoki nagira aasa tene naa ilotorok ogira aitobir endaa enye , enaisho olotorok natii ene , netii ilotorok , niaku nena tokitin olotorok egirae aitayu enaisho , endaa olotorok ena natii atua olosho toki opik ilotorok petum anya niaku eoto netabawuo erishata naitaini.

Ore ena naa irkeek oishoro nkishu ashu ntare naa esiai eramatare ena, naa kitiship ilaramatak irkeek loo ntare amu arashu loo nkishu amu ketumoki enkiteng anoto bioto ataa biooto, netumoki si ekiteng ata atopiro aitobiraki naa kisho nkishu nguvu, arshu ntare. Ore esiai eramate naa kisaidia nkerai arashu swam peyie etumoki aanoto bioto sidai netumoki enkiteng atasapuka arshu nker nepiru sii, aitoki neponaa nkiloi naa inakata etumoki olaramatani atimira iropiyiani sidai nkiteng arashu nker enye.

Ore entoki nagira aasa tene naa ilareshok losinkir otii ereshore egira aing'oru isinkir tiatua enaiposha egira sii kulo areshok losinkir aibung isinkir uh imaniki uh enkoitoi ina natumie ninche endaa arashua endaa nanya ninche ina neku ina siai etum ees ninche peetum ade entoki nanya ore kulo payiani ong'uan naa emeli etii etii atua enaiposha egira ninche aas ina siai nareshi isinkir.

Ore ena bae naa esiai ekiremore naa ore eninko pee itum ena siai naa mpaka ninyoraa oltungani aaku olairemoni naa tenirem enkop aakur nitur nipik empeku enkop nikuroki naa nincho menoto enkare aitobiraki naa ata ekata olameyu aashua tenaa keshaita naa kelelku amu keeku enchan itegemea nikoroki netum kaitubulu aitobirunye mpaka neisho, nebau ekata nakesuni etoki nitaasua naa ina kata itumoki anoto tokitin najio kuna ina kata itumoki esiai nitaasua okaik inono.

Ore entoki nagira aasa tene naa iltunganak ogira airem ewueji petumoki atuun inkaitubulu metubulu eton aa kutitik , ore enatoki naa ntokitin itobiri namanaa nepiki nkulupuok , nepiki endaa petumoki atubulu eton aa kutitik aa inatoki eji nursery bed tiay kutuk olashumba , ore enewueji naa kepiki indaiki neton egira aiteru abulu naa enkoitoi sii sidai tenkaraki mitumia enkare sapuk amu ore enkaitubului napiki shumata nepiki enkare naa kidim aitumia inaare nena aitubulu pookin amu enterit nabo ake ina paa kepikitae imwai nkabilaritin kumok.

Ore entoki nagira aasa tene , ketii intomonok are , orpayian obo , ore elepayian negira aen entoki naijo solar teshumata enkaji enoshi naunieki endaa naji green house , ore eletungani aik solar petumoki iltunganak anoto ewangan tiatua enaaji inapee idol ajo inkaik egira ailepie nibungita solar neeta ewueji negira aeniki petumoki ewangan atijinga atua ene.

Ore eninko tenisum iltunganak enasiai naa mpaka petii oltungani otodua ashu otangas arik metodua inatoki niyieu nisum. Ore ake pindip atoriko metodua ,neyiolou ,nintoki aliki faida inasiai amu meeta esiai nemeeta faida , ore pidip oltungani atayiolo faida ,nitoki si aliki asara amu ore esiai muj naata faida naa keeta ake asara . Neku ore pindip atoriko oltungani inewueji niutaki niliki nena pookin , netumoki oltungani inakata ashomo ataasa aesiai enye , inapee etumoki oltungani aibunga esiai naasita , niaku impaka nisum iltunganak aliki faida ashu esidano inasiai.

ore enkop ang naa orpukel oleng eitu aikata king'as aunisho, neeku ore kuna ajijik naaji ine green house naa esiai ina nimikiyiolo yiook pi neeku meyiolo irmaasae ina siai ina piinepu aa ore iltung'anak kumok naa ilparakuo le ramatare. ore ena siai enkaji orpuya naunieki endaa tiatua neton mikiyiolo yiok, neeku ore ena siai neibelekenye amu eikutik looyilo ina siai.

Ore embae naitiship tenasiai orparakuoni naa kitelelek esiai enye ashua keyau iltunganak ntokitin aya tesile , niaku kitelelek esiai onkaik inonok enatoki mitoki aisho oltungani meteekenyayu oleng.